Ore ena naa lng'anaiyo opaasha ing'ool nidung'dung' maa nkutitik arashu nidung'u nkutitin kutitin teneboo e minjii. Niintokii sii apolikii enkiring'o piituum aitobira enaa.

Ore eninko tenibol akaunt e CBK, naa ilo olduka arashu ebenki e CBK nitaaniki tolduka litii. Arashu, ing'oru agent litaaniki tepooki taon, tontaoni sapukin nitaaniki. Nikiutaa, nikiliki nkoitoi pookin, nimaa pitum anoto akaunt.

Ore ena baye naa ene tipat oleng' amu ore ene naa ewueji neshumieki embolea naake epuo sii iltung'anak ilairemok pookin te murua aadumunye embolea ene. Neeku ene tipat oleng' amu kitelelek esiai o lairemok.

Aisapuk, aikumok ibarakinot naatipikaki, amu, kore te sipitali, naa ore lelo bukui neeta, eneshumieki, neripo sii ime pooki ng'ae ake ojing, pre esiai neeta pookin ng'ae olbuku. lenye, oigero mbaa enyenak, naipirta biotisho enye neeku imme pookin ng'ae ake oidim atodua meteleku oldakitari, likilo anal anaa oltungani likimpirakino teina sipitali.